Tijni dwaro alwora maler ahinya ma dhok nyalo dake kata nyalo ninde, bende odwaro kama lach ma dhok ok dire. Bende odwaro thieth ma kinde ka kinde, mondo dhogi ogeng' tuoche ma nyalo inyo moro madibed ni tuo. Chanjo be inyalo tim ne dhok bang' ndalo ka ndalo, mondo ogeng' tuoche moko ma di chand dhogo. Dhogi be nyaka migi chiemo ma kare, chiemo ma oromo, mondo gidong ka gitegno kendo gidong ka gichwe. Mondo omi japur tijnoendo mayot ka ouso gi, okobed gi tich matek mar mino bei kaluwore gi nengo ma dhiang' onedgobedni dhigo. En tich mayot ahinya, kendo en tich ma ok keth seche ahinya ka japur oyudo jogoeko manyalo konye e timo tijni. Kendo ka orito jamnigoeko kaka dwarore.

Gige tich madwarore e tijni, mokwongo en milking cans maler ahinya kendo manyalo konyo e tero chak kuonde madwarore kaka chiro kata e skunde ma japur nyalo gombo mondo omi odhiouse chageno. Bende gimadwarore en yo kata ginoendo minyalo tigo e yor wuoth kaka nyamburko kod gikmokoeko madwarore. Bende gikmadwarore kendo en ler bende nyaka ket nyime nikech chak en gima ji madho kendo odhi e ich omiyo nyaka kete obed kama ler. Gimakendo dwarore bende en ni dhok ma inyiedho mondo chagno oyudre bende nyaka ng'i ni gintiere gi ngima maber mondo mi chak magigolono be obed maber ne ngima makata obed maber ne dhano nyalo tiyogodo.